Ũnyihu wa teknoronjĩ ĩrĩa tũrahũthĩra tondũ gũtirĩ na andũ mowĩ kũruta mawĩra macio makũruta na macini. Na kwĩ na space thĩiniĩ wa mũgũnda ĩgakorwo no nini, kogwo kũhũthĩra macini kwĩ na ũritũ mũnene mũno.

Marambĩrĩria kũbeana ibandĩ ciao, arabu makoywa irore nĩ macini, na makabũrwa mbica nĩbuo mabote kũmenyekana kana mũndũ ũcio nĩarakinyanĩria gũkorwo akĩbeo mbeca icio cia arĩa akũrũ na mĩaka yake kana nĩ mĩkinyu. Na nĩguo rĩrĩa agĩra mbeca icio agakorwo nĩ wa kũigĩrĩra kĩrore gĩake gĩa kuonania atĩ mũndũ ũyũ agĩra mbeca icio nĩwe.

Nĩ ĩnyitagĩrĩra mwana rĩrĩa yaani athiĩ gũthaka, akabota kũriganĩrwo nĩ tũmaũndũ tũrĩa tũũrũ angĩthiĩ gwĩka, na agakũria mabĩndĩ na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ. O bo rĩrĩa atarĩ kĩrathi, rĩrĩa athaka na ciana ici ingĩ nĩ imũteithagia gũkũra kĩmeciria na akabota gũikara atarĩ na ibooru hĩndĩ ciothe.